Ee kengas aaku ore entoki nanap enkurma tekulo dukau sapukin amu imaniki ore technology naewuo ashu aa telemtandao nataa keetae ntokitin kumok oleng nanapieki lolan naa nai indim atanapa lolan eimu nkoitoi kumok anaa teniyeiu nai niya nonairobi tiniyieu niya lolan woitin kumok na intumia ntokitin kumok oleng indim aitumua ormukokoteni ore peyieu na olola sapuk na keetae emashini nanap kuna tokitin nibung apik nepik elelikae na kitumiai ltunganak opik ngarin ilolan kake ore sai ata mukokoteni itumiai na inepu mashinini naikidik aitay lolan tenaa ari nepik endaa amu adol oshi nabo naitau tiatua factory nabo napiki atua kuna garinnatii ine na kitau tenagari nepik enkae neaku inatoki nai ormukokoteni enapieki amu meeta oltungani lemeyiolo ina amu ore naaa pipik ni balance olola neaku mitoki aioshiu nitoki si aata kulubaro na kiteneneng esiai amu kisho metaa miroshiu olola oleng

Ee kengas aaku ore iata ena apo e mpesa na kitelelek esiai amu indim airiwai iropiyiani inonok teempesa keas nkoitoi kumok enampesa amu matejo entoki edukuya iyieu niriwaki oltungani ropiyani kengasa aaku ekishukuko ormesej ajoki iterewaka Fulani inyoraa pepuo kuna ropiyani matejo mia mipik ee ashu aa ore entoki eare kengas aaku ore ena app empesa na ore iti nkwapi eboo na idim atereu ropiyani onkwapi eboo nimbelekeny tiatua ina app nejing njoo neaku ropiyani ekenya amaa entoki na nataa enetipat oleng ore si enkae toki indim nai atipika ropiyani inonok nishum tiatua ianap asu tiatua inampesa nipika mbaka erishata nitejo ore taa enarishata na ninye alo aitau ninken ataa enejingi ropiyani etii ake kuna kulie niminyikaki ore si atoki neaku enetipat ena app oleng

Kesipa pii ajo keas mbaa kumok oleng aa matejo nai keas matejo indik ainyangu bundles nijingie internet anaa enajoto inatoki natii enkae ore entoki naji global mpesa ashu global pay tiatua empesa na keas nkoitoi kumok oleng amu matejo ekiyieu nikiriwak ropiyani pirii naduo ropiyiani melasima paata enoshi ap naibelekenyie ropiyani inakop e amerika metaa lekenya na indim ake keeta ewoi nimbelekenyie naduo ropiyiani inonok enkadi ake ipik matejo enoshi kad e mastercard nipik pim nikishukoki naduo ropiyiani inonok matejo nai kiriwakaki a hundred usd na ore tiatua kenya matejo ropiyani esiana naje neaku melasima pilo atua ebank pekimbelekenyaki ropiyani ataa ore ena app naji global pay amu keas naa enasiai kenyor nitii enitii imnelekny ake ropiyiani inonok itii enitii

Oree naa ilairemok kutitik naa , kedupore naaji keidim naaji atudupore ena value te enkiremore to nkoitoyi kumok oleng amu , ore naaji ira olairemoni naa ore entoki ninyokita aingoru naa impisai naa ore inyokkita aing'oru inaduo pisai nemee doi in'oru ake inaduo pisai to nkoitoi naai matejo naai ituunishe naai ingira ake aingoru inaduo piasi neeku oree duo ingira aing'oru inaduo pisa naa ekiret naa enaduo daa ino ingira aingoru inaduo pisai ore naa kiretito enaduo daa lasima naa sii piun endaa naidim ataa keeta value ashuu aa keta value tiatua emurua inoo ashuu tiatua naaji olosho lidolita ajo nyoo matejo naaji emurua najio naaji ilnyanya eunoto olnyanya ore eunoto olnyanya naata ore piiun naa ingoru kulo nyanya loota ile hybrid amuu ninchee naa oikaja oata value ina kataa ore naaji sii inakataa naa kidupore naa ilairemok amu ore pee indim ainoto atimira iladuo nyanya linonok nitum iropiyiani niindim atobolo biashara niindim aisumie inkera ,nirewie keon temaendeleo dukuya neeku ore ena valeu keidim naaji ataa tonkoitoyi kumok oleng amu keetai na sininye inkampunini keetai dii ninye enkampuni openy naaji Value naa ore enaampuni naa ilairemok eisaidia tenasiai ekule neeku enetipat enaa ampuni.

Ee kajo na nanu ore emponaro euchumi ena oshi nikijo etagolo taa uchumi na ore pidil emponaroto eponari enauchumi naidol ajo keponari kear nai lairemok matejo londakin amu ore peaku ilepa uchumi pii ashu etagolo na kegol nai pintoki atum ituuno nai enaduo daa ino amu ore pijo alo amir miata enaduo daa ino na nai kijo yiok emgoloto euchumi amu kitadoyio lairemok kutik near dii pii amu amaa nai tenimiata enkidimata nindim atimire endaa ino aitudungu itiibatua olchamba nijo aya meeta ropiyani nilo atum niyieu nilak emaduo napunoto nimiata ropiyani nidol ajo kitagol uchumi enasiai neaku ore emponata euchumi na kear ilaremok amu ore na peponari value na kear

Ee kesipa naa ajo ore matejo nai dupoto nikiyaki endaa nao na ekiyaki dupoto sapuk amu kengasa aaku keyieuni tiatu osokoni amu ore nai enadaa ino niloito amir tiatua ashu iyawa nai osokoni niko aibukoo mawaita nai enkitanyanyuko niyawa mpuka osokoni nemetii likae tungani omirita mpuka iyiake ,esipata idupore nai amu indim nai ayawa naduo puka ihie ake otii ine neaku kaidim nanu atejo idupore naduo puka inonok amu ore piya na kesioyo nitum iropiyani kumok oleng ore nai enkae toki ore endaa nao nijo irpaek indim anibatudupore amu meeta oltungani lemikaja lemenguar enadaa amu indik ainoto ropiyani nitum enkurma nanya nkera nidim atimira nitum iropiyani nidim atimira nintaas nkulie siatin pooki neaku kadol nanu ajo idupore endaa nao ena niya osokoni amu kekumok ltunganak neaku enetipat nai oleng teniyiolou eninko peidupire ndakin inonok

Ee Kesipa taa ore naai niyieu nimirr endaa ino naa lazima piipik irbeniaa amuu, ee enetipat naii ina toki oleng, enetipat piipik endaa ino irbeniaa matejo naaii, iita endaa ino osokoni iloito naaji amirr matejo naaii irpaek, meetae nadii najii endaa, ama niyieu naaji nisho oltungani endaa ipikaki dii okaik ajoki inko naa enaa lazima pipikaki esahani, neeku enetipat oleng ena toki amu kengaz aaku ore piyieu nipik irpaek irbeniaa naa lazima piinap toolbenia amuu ina toki naaji iyieu naaji ainyang'u orkunia naa matejo naaii lazima piata entoki ninapie amu meeta naa aitoki nanap inyoo, enaduoo daa neeku ipik naaji ina toki aa ii aa keeku naaji rlentoki ninapie ina ore entoki ya are na ipik naaji piiboyo olchafu tiatua endaa ino aaa ipik sii naaji pee elelek enapata idolita ntokitin naijo neno, ore enkae toki naa ipik naaii endaa ino piiyakikisha imitiki olshafu tiatua enaduoo daa nikiret sii duoo aitoki pee matejo naaji piipim enaduoo daa ino, matejo iiwa orkunia loorrpaek naa inyoo naaii ipimie pipim naji ajo itimira nusu, neleku enchoto, neeku enetipat naai ena kulipimoto.

Aa kesipa nai ajo ore peyieu nipona value arashu piyieu niponaa nitum bei na indim aitumia nkoitoi kumok amu kengasa aaku ore itun enaduo daa ino na lasima pilo aingori empuku sidai ore ata ituunisho na empeku enamaana arashu olchamba liunie matejo enkulukuoni nai amu ore nai piata nona tokitin na enemaana sinye entoki naiji enkare amu ore petum endaa ino nona tokitin pokira are na ore ilo akes inadaa ino itum iropiyiani kumok amu kesidanu enaduo ndaa meeta nchere keiu endaa sapuk enaduo kulukuoni amu kepir enaduo kulukuoni amu kepir neeta enkare ekutusha neaku itum nai endaa ore entoki eare nindim atoponarie value enaduo daa ino indim nai atopai value endaa ino enoshikata tolainyangak matejo iata ewoi nipikaki ltunganak enaduo daa aa indim nai atipikaki ltunganak iakikisha ajo kesafi endaa ino piipii

Ee ore nai entoki naidim atejo kesieki nai lairemok atum tenemir enadaa nasieki ainyala nijo irnyanya, kitunguu matejo irnyanya ntokitin nona na mebik ewiki tiatua aji amu ore nai pimir etom tinewueji na idipa ainyalata neaku ore entoki emaana natum lolo tunganak naa ketum atan etii endaa olchamba indipa atipika order ino neaku inkesu ake eyaitae akeetae si amu atan keponui akesu mpoosho idolita ajo kesiokisioki inadaa aoku atejo nai irnyanya ore eta ijo taisere akes na kesidai nai eninteru aosh order ajo kaata endaa naje metaa ore eoku naa keyaitae ake neaku ropiyani nai aidim atejo entoki naidim lairemok ainoto eaku kerii ready nai loli tunganak oponu aya na ekintungua naa garama nintoki ajo kanap inyo ashu kaasara atum

Oree naa naji entoki naidim ilairemok naa naji loonkishu matejo nayi tedupoto nedim aata ketum nayii tookuna tokitin naitobirieki kule naa keng'as nayii aaku tenaa kenkampuni naaa nayii namirita naya naaduo ale naa lasima pee igeri enkarna enye naa ajo eweji naje eing'wa ashuu neeku idolita naa ajo value naaduo kule inonok ashuu ketum naaduo kishu inono neeku keyuolo pokii ng'ae ajoo eweji natumie kule naikaja katumie kule sidain itoning'o, oree sii aitoki keidim sii ataa kedupore kulo lewa arashu aa olairemoni iyolo nkishu kedupore kule oleng' amuu ketum keidim naa naaji ataainaduoo tokitin naitobirie nepuo kule naa keponu naayi ejitoi matejoo nayii iye maeta enkitanyanyukoto nayii kule nayii onyoo, kule naitobirieki endaa naje arashuu aa Kuna tokitin ake yiee nayae amuu ataa niche epiki naa keigeri naa naji ewei neing'wa duo kulo kigerot oishii oopiki na keigeri neeku idolita ajo ketum value enaduo daa, netum sii oladuo airemoni iropiyiani neyiolou sii netum irkastomani amuu keeku ketum naa keyiolo iltung'anak kumok oleng' neilepia value oo iropiyiani ooo nkishu inono neilepie imali inono nepik eneishaa nekuu enetipat nayii ena toki.

Ee kesipa nai ore nkoitoi nidim atoponayie value maiteru nai torpaek pekintoki apuo nkulie matejo iata laduo paek linonok ore piata neaku matejo inkesua neakubiata laduo paek linonok na ekingasa aret amu indim atimira nitum iropiyani matejo nai iata nkishu inonok ore naduo naitauni netum nkishu ainosa ashu indik nai aidongo kuna mashakuani penya nkishu inonok ore nai enoshikata kidim nai aitumia noshi tokitin naji sucks nakidim nai aitumia noshi tokitin naijo popcorns idolta naa nona indim aitua nona tokitin nanya ltunganak neaku value etoponayie tine orpaek linono ore sia aitoki indim nai nikesu kulo paek linonok nipik store na emirare ina matejo nai entoki naino Irmatunda ,ore pintau laduo matunda na kidim nitaunyeki kuna tokitin namelok oladuo matunda neaku duo

Ee kengas aaku ore entoki naijo oltinga kemgasa arwtu lairemok amu kwretu tonkoitoi kumok amu indim nai atuuno irpaek linono nijo aikonji kirobi osokoni nememirai nai meaku indim nai atimira enaduo daa ino nipik sitoo na keaku nai ore pipik sitoo na kidim ani atereshu bei orpaek linono ometabau erishata nabau ore nai eletinga na indim niya irpaek linonok tenidol ajo kiroshi oleng kelakwa biashara nilobaidong ore pilo aidong nilo aidong neaku imiraki ltunganak tonkiloi enkurma imirita inakata meeirpaek ore peponu kuna nijo sinkir na kitumia entoki naijo orrrige amu indik nai atushumie endaa ino matejo intauo sinkir linono tiatua ewoi ashu nkirik inono pemesioki ainyala nipik oladuo frige amu kemitiki inyala neaku enetipat nai nonatokitin pokira are

Ore no osokoni na emdaa sidai nikili niun tiarishata ashu kaa daa nai idolita eyieu ltunganak oleng matejo itijinga osokoni na penyo nitum embooshoi na ore empooshoi natii ore enkiti natii na kegol oleng na kitadolu mchere aa ore piun inadaa tenarishata na nchere isieki atum iropiyiani kumok oleng amu meetae naa oltungani oota nyoo oota naduo poosho ashu enaduo daa neaku ekintadolu ajo ore peaku meetae enaduo daa tosokoni na kitadolu ajo enadaa naifa paum tenarishata na ore peya lapaitin aare na kalotu atum enaduo toki ore ai eniare indim nai ataduo osokoni enegira aikunari ore eunoto naunito kulo tunganak nidupore na niirem

Ore ta nai esirata ondakini na ninye nai enoshikata tondakin olchamba naikiret na amu ore eretoto nikiret na emponikinoto e value kaiko peponaa value na kepona value tonkoitoi kumok oleng amu ore si enoshikata ira olaremoni indipa atadua ajo nena enadaa indip taa atadua ajo nena na itujuro ajo ore ena ashu aa ituuno enaduo daa ino nindim ainoto nidolita ajo ore tena na kaidim ainoto ropiyani kumok tenkaraki nyoo na katum iropiyiani kumok ore enkae ore peaku kedolta laremok na kitodolu ajo keponaa value naa kedolta lainyangak amu ore peponu kulo burokers aponu ajo idimai peimiraki yiok tekuna ropiyani na kitodolu ajo keponaa naa value amu meeta oltungani lemeyiueu adol enaduo daa ino neaeaku kitadolu ajo keeta naaa nyoo keyieu na iponaa ropiyani naikasha ore si a itoki enetipat si eniata empeku sidai amu keponaa value enetipat si eniata olchamba opir peiponaa value neaku ore esirare enetipat oleng amu keponaa value endaa ino tolchamba.

Ore naa emponoto evalue tekulo airemok kutitik na keponaa keret lairemok tonkoitoi kumok oleng kengasa aaku keret ilaremok pebulu nai pebulu toropiyani ashu pebulu peun mdakin naikash kidimie si lairemok petum nkufu naumie ndakin ore pelo asara nitiringa neaku kitubulu lairemok peidim nai ainoto engeno ashu etum enkae boloto naiko aja naidim nai atumie aai abila endaa ore si aitoki kidim atareto kulo aremok petum entoki naramatie mali enebnetum emtoki naramatie irmareita lenye netim entoki naramatie nkishu enye netum entoki nalaakinye nkera enye sukul ore si aitoki kidimie lairemok indim nai ainoto enkae ngeno iropiyiani naiterinye enaduo biashara petum araa irbiasharani sapukin neaku enetipat

Ee ore na temurua naingua nanu na endungoto enkurma na entoki naijo nai matejo itudungo enaduo kurma neaku kaja kama na indongo kaja ropiyani nindim ainoto amu indongo enaduo kurma ino kwtiu anaa enikijoki oltungani karopiyani aja idongieki enkurma tenkop inyi inatoki nai nanu ajoti amu ore ake pekijoki oltungani kaja ropiyani naidomgieki enkurma temurua inyi indim nai ataa ining ashu indim nai ataa ielewa enejito eletungani amu ore bei naidongieki irpaek na kitegemea amu eetae naidongieki irpaek eetae naidongieki kitegemea enkurma niyaita indim nai ayawa orkunia na indim atayiolo ropiyani nindim aidongie neaku kaja ropiyani naidol ataa kidongieki enkurma temurua inyi ashu kakwa oitoi indimi aidongie enkurma temurua inyi neaku inatoki nai nanu adolita

Ee kore naii entoki nanu naidim ataa kanyoraa naaji tenijo entoki kaidim naaji ataa kanyoraa, amu kesipa taadoii ajo ore ena kibelekenyata enkop netaa ore iltungana kitii ekibelekenyata ngejuk ashu napaasha wee napa kitambo nikitii, amu entoki edukuya kengaz aaku kore apa tiapa naa mikijalie apa olshafu nemeeye dii apa iltungana, meeta apa eniko iltungana Ilo chafu duoo apa amu idim ataa naaji Ira olchekut nilo ninepu ilotorok mintuku ninye nkaik niyieet ake laduoo otorok lino basi ake duoo, nijo ake anya laduoo otorok meeta naa enikinkuna, naa emintodolu naa ajo itodolu naa ajo kisidai naa apa ena, nabo mikidim naaji ataa ikiyaki lelo otorok enyamali amu, eeh Kenya naa oshi intokin kumok neeku kitambo ade ibug kibun'g enaduoo nyamali naa kegol oleng, koree duoo kajo karep ena enkapuni amuu kisapii naa ina pii, ore duoo enoshi naaii epoito aitayu naa iltungana oo yiolo oota eng'eno na husu nyoo nahusu enaisho oolotorok, epoito aaz ina said, neeku adol naaii enaa enda Siaii oleng slang enoshiiaje nikitanyu, nakajo naaji ninye kinyorraa.

Kengas naa aku ore lairemok enyamali naimaanmai tiatua kulo airemok oremito ndakin enye na kemgasa aaku ore entoki edukuya kengasa aaku kinyala endaa tiatua olchamba ore entoki eare ninyala osokoni amu kepuo asara kengasa aaku kinyala enaduo daa netum ilewa asara neaku mitoki ninye at nkufu niunie inadaa ore si aitoki mitoki laduo aremok atum nkufu niunie enaduo daa sapuk oleng ashu nikidim ailepunye tiatua enkiremore neaku oee eniko kaunti pidim ailepunye laduo lewa na pinguraki nkoitoi naimie enaduo daa enye indim aaitau nishuk tiatua orkombe lino nijo ashum neton ake egira bei ainyala enkiti ampuni nabo pereto petum

Ore nai nkoitoi nias enatoki amu enkikesare ake etiiki tenewueji indim nai ataa ore kulo paek linonok teniyeiu nikesi na intumia ltunganak kumok oleng amu mikitii na oshi rishat naijo natumiai tonoo chaina na mashinini naidim atudung irpaek nekesi nenapi nijo aingur sai enarishata nikitii yiok kira olosho lang nimikiata inangeno na ninye kindim aitaunye nona tokitin aa ore nai piko nkwapi naijo kuna kwapi naijo no eldoret kuna kwapi na ltunganak milo aisho esiai indim nai ayawa matejo ltunganak mia nekesu laduo paek nenap neshum na ekiretu ina amu kitelelek esiai amu eas oltungani ele paeki nidim asioki neaku ore nai entoki nikidim arareto na ltunganak kumok amu kidim ataas esiai tesiokinoto amu ore tenijo aingu tenemeetae imashini neleku esiai

Ee ore na enoshi kata inkesua irpaek linonok na enikash enipik ewoi sidai amu minyala laduo paek linonok kake ore pintau irpaek linonok nipik ewoi suuji na kinyala kulo paek linonok neaku ore enijo aingu enatoki na lasima pipik ewoi sidai metaa ore pilo akiny naa isidain laduo paek ituinyala amu tenidumg na irpaek nishum kidim nai ataa kinyala tonkoitoi kumok amu keshal neshumie enaduo aare naa ee kinyala naa inakata neaku enikashu tenishuk pemejing enkare inakata ore si tenidung neetae indero na kelelek edoki ndero enitu ipik ewoi sidai nemut laduo paek linonok tenitu ipik ewoi sidai na kedoki nemut laduo paek neaku essiai etipat tenishum irpaek linonok tewoi sidai pimitiki

Ore nai nanu entoki naidim atejo eeh ashu enaa kaidim nai atejo ena ashu ena kaidim nai atejo kitegemea kitegemea nai en'golon ino amu amaa nai teniata iropiani naabaya nai engharhi niidim nai atanapie rori Emitodolu ajo emiodolu nai ina ajo kitelelek esiai alang' teninapie emukokoteni nai ashu isirkon amu ore naa nai tenijo anapie isirkon enoshi toki napiki ilbenia isirkon niyeniki ore ina siai naa kiti oleng' amu imaniki aa ilbenia aare enep osikiria naa ore engharhi naa kata nabo ake iyietaki iladuo paek neishaa pookin paa midolita ajo kepaash inakata naa ore sii nai enosikiria naa idolita ajo kelelek eeku iyarita oladuo sikiria ashu aaa kelelek iyaki enyamali ashu aa keyieu naai naa enaidim atejo naa kajo nai nanu anyorhaa enegharhi amu ore enaduo mukokoteni naa kitoki aitodolu ajo nguvu inonok eyieu ashu naa keetai iloipangi neetai ireyieta niaku itodolu ajo kegol oleng' neaku kajo nai nanu egharhi ajo nai nanu egharhi kaa kaidim nai atanapie nyoo en'daa olchamba lai amu teninapie enadu arhi naa kata nabo ake niishaa enaduo daa nindip esiai kata nabo kitelelek esiai alang' ena ninapie isirkon ninapoe enatoki naji emukomoteni niaku engharhi nai

Eeh ore nai ntokiting naidim nai ashu aa masaa nai naa kaidim nai metaa kayiolo ashu aa kaidim nai atejo naata enkirobi eeh te kulo airemok loomaua naai kaidim nai atejo keret taa naji kulo airemok amu tinijo naai orenaa oshi ore naa oshi amauai naa mejo dii ayieu naai ewuei nirowua amu keng'as aaku ore naa peewosh engolong oleng naa kepej Eeh ore sii nai aitoki naa kisho naa nai mebubulu amu bora akeninje metaa ketii atua ewuei newang nirobi naa kebulu nakata aasioki naa kiidim naa nai atimir inakata netum iropiani naidim aataretie ilmareita lenye nidim ailepunye esiai enye nidim dii ataa ketum ilkasumani kumok oleng' amu keeta naa ilkasumani ooyieu nilepunye inkang'itie enye nekus pooki wuei naa kiidim naa nai enatoki ataa kilepunye naa taata Ore sii nai aitoki eeh ore nai kulo airemok nai naa kidim nai ataa kedupore kuna masaa enye aa tengata enkirobi amu mitoki sii aisho esiai sapuk oleng mikintoki aisho esiai niwokoki enkare peeku sapuk oleng' tenetii duo ninye enkare niwokiwoko naa enkiti ake iwokoki niyid inkuti olong'i naa mikintoki nai aisho esiai oleng Ore sii aitoki naa ketum nai inakata apilipilo naa keeku naa nai keeku nai kedol ilkastumani nidim naa nai ainyang'a inakata niaku enetipat nena tokiting nai nanu ayiolo

Ee ore nai ngolikinot natii enapata endaa tontekei na ore ngolikinot natii inatoki naa kengasa aaku ketii ngolikinot anaa mepokki ngae obaki enaduo teke penapie endaa neaku engolikino edukuya ina meaku kengasa lairemok aaku kenyamal irkumok tinewueji amu engolikino edukuya amu mepokki ngae obaki inewueji ore si enateke na kenyamal amu keetae si enatoki naji nibelekenyat oloingangi neaku ore teneetae nibelekenyat oloingangi na kejo agolu enapata endaa tiatua enaduo teke na keetae ndakin nasieki ainyala neetae ndakin naa ildakani ake pifaa petii ewoi neje neetae na orfige epiki idolta neaku imaniki nai eetae enanyamali matejo enkijape sapuk matejo enyamali olaingangi nijo nai aingur tenijo alo nkulie wuejitin metii wuejitin nimigil aaku kesidai inadaa tenkaraki inanyamali pooki neaku idolta ajo ina nai engolikino naidim atejo ketii tenapata endaa to tontekei.

Ee ore nai eninko teniyieu niakikisha ano ore kulo sinkir ogirai aidapash tekuna kauntini napashipaasha naore eniko na enkampuni ena nagira ashu aidapash isinkir to kautini pokki ashu tolosho lekenya neaky ore peyieu niyiolou naibajonsidam kulo sinkir amu kemirta enaampuni sinkir sidain keetae irbulabul na ninche isuj piyiolou ajo ore ele sinkiri omiiritae enaampuni na kesidai ore pingir elebulalbuli na idol ano ore ele sinkiri na kesidai ore si toltunganak oyiolo na ingasa ajo aibung ele snkiri na kidekeny, entoki na nikingasa aliki ajo sidai elesinkiri ore s enkae toki naingasa aingu nkonyek ele si kiri ninguaya si orngusil amu iyolo orngusil lele sinkiri naiyiolou ajobore ore elesinkiri na kesidai anaa kinyale amu ore itabauni na kepiki orfrige apik amu pisho eitoki abik tonkulie tokitin na lasima oimgura nkopit piyilou ajo kesidai ele sinkiri ashu suuni neaku nonaoitoi nai isuj piyolou ajo sidai

Ee enetipat peintosh endaa ino enkolong atan itushum endaa ino amu enetipat pingasa aitoosh endaa ino enkolong amu ore na ingasa aamu ingasa aitoy pitum ainosa tonkolongi nagira aponu ore eniare indim atipik enaduo daa ino aitar enkolong pemeinyala, ntokitin are nona ore entoki euni na indim nai atipika emaduo daa ino pepona emolni amu ore petoyu oleng na keponaa emeloni amu etabalie na kiwango apa naifaa ore si eneonguan na kiteneneng si endaa amu tanaa kiroshi apa nenengu ore si embae emiet naa kitoki si duo ore enkitoyioto na imanini etii nei abori neaku kitaanyu bei meilepu ore si enkae toki na keponaa enadaa inao nirip peminyala asioki nindim atejo kayiolo epirta enasiai

Ee ore entoki naidim ataa kayiolo tenatoki naji orkombe amu ore naa orkombe na enkaji orpaek meduo nai enkaji nindim airaga iyie neaku ore nai enkompe entoki naidim ataa keeta na enkes orpaek linonok na kemitiki nyamalitin naijo olchafu ore entoki edukuya na ingasa aaku ingatie olchafu ore entoki eare na olee ingatie si enkae nyamali pooki naino enkare, enchan ntokitin pooki naidim ataa kinaylie irpaek linonok idolta neaku ore nai piata irpaek sidain na kesidanu irpaek ore si aitoki na sidai orkombe na esidai si amu ore pipik laduo paek omilepu bei neaku ore nai pipik enaduo kombe nishum neton irobi na kidim ataanyu bei naiko aja eton etii ore si atoki kidim elekombe atareto pemetum na ngwesu naidim ainasa amu ore na pipik ene na ilepie na aitalam olchafu neaku inatoki nai nanu

Ee kajo nai nanu ore ila olairemoni iata engeno naiusu kuna tokitin na ore nai reteni naidim atipika nanu naa pemesioki naibainyala ashu pemesieki aroyo naa matejo atesheta enkaji olukunguni saouk na kila enkalenya amu imaniki aa kuna lukunguni oshi taata aata neaku kila enkakenya kaata esiai najibesotunoto ormosor na ore ena sotunoto ormosor na kajo paibooyo enkinyalata pemitoki ainyala laduo mosor napik kando amidol naajo kibooyo enkinyalata otmosor ore si aitoki na ore pekipuo endaalo ornyanya ore nai ekesuni kulo nyanya ore itauni laduo nyanya na kikesuni laduo nyanya pemepuo ainyala amu ore pilo apik laduo nyanya matejo penap ltunganak lemeyiolo na kedanyaa neyau asara neaku enikash enipiki ltunganak oyiolo.

Ee ore nai entoki nifim atejo ira olaremoni nikidimataasaki enasimu sapuk na kelelek amu ore nai enasimu sapuk na indim anotie ntoitim kumok amu ore ake pinyangu bundles nijing internet na ore pijing internet na indim ainto mbaa kumol oleng neaku ore nai entoki naidim aitaasa kulo aremok nakidim nai atabol entoki naijo watsapp na nai peitobir netumo na kelelek ewoi natumo laduo aremok nakelelek nai ewosh naduo tumoritin nehing pooki ewoi nebo na kidim nai atoningunoto neningo bei onaduo tokitin enye aa nidim nai ataa atoosho entumo enapata endaa ama nai amu kituuno endaa nikikesu neyieu na enapata kai kinkunaki? Kakwa reteni kidim atipik petum kitelelk esiai amu ore pekitumo tenewueji na ekindim atipik retenu ajo ore embaki enkolong naje nikiponu aya ketabayie ntoduaki temapisha tonduaki tanaa keoto.

Ore naaji nkoitoi naidim ilairemok aiboorie garama, naa keikumok, Amu ore naa pee ijo aingor naaji ira olairemoni, iyata enda tolchampa niyieu niwosh isabu pee merwoyo enaduo daa ashu mee mintadoyio garama ino ,naa kelelek naa naji amu ore entoki edukuya kengas aaku keyieu budget. Meyieu naa ake nikwetiki ake duo nejia ,keyieu naa ore entoki edukuya naa budget ama naa iwoshito ena budget ino kaji naa igira aikunakino teninkes ele shampa ,miyiolo naa esiai ashu budget oltunganak liyieu. Ore siia ai toki enkoi edukuya intumiya enaduo budget kaja iltunganak liyieu metaa naa ore enaduo budget ino, naa kitoriopkino esiana oltunganak looba enaa liyieu pee ejing oladuo shampa lino pee emitiki enkitunyoto ashu enkinyalata enkurma ino. Ore sii ai toki, keyieu naaji erishata ,matejo naaji amaa enarishata, meninye naa naifaa pee ajing pee kinteru ena siai ,Dolita, erishata sii enkae. Ore sii aitoki, naa keyieu naaji nijo aitumiyia ormarei amu ore pee intumiya ormarei naa kemitiki enkinyalata enkurma amu keyiolo naa ajo kainyo aiyasita, Neeku nena tokiting naaji nanu aidim ataa amitikinyie garama.

Ore naa naji epiki irbeniak ashu enapi endaa tiatua olchampa naa keetae naaji reteni ashu keetae naaji nkoitoi naasuji. Engas naaji aku nifaa pipi amu ore naaji ira olairemoni ingas aingor endaa ino pee iyiolou ajo meifaa pe etii asara. Neeku ore pee enapi naa ining ,engas aningo oltungani pee menap anduo daa ino torbene oudo. Amu ore naa pee enap toladuo bene outdo naa kisirisiraa naa kitadoyio naadi inakata garama amu keeku naa garama sapuk inakata amu kinyala naa naaji garama ,keeku sapuk amu tinijo apik oladuo bene outdo nishaa ,neeku maniki naa ore laduo liishaa naa laduo sidain omirau neeku elelek ijo alo aitabaya naa keeku naa ishiishaka enkop aisirisiraa .Emidol naa ajo keeku asara inakata. Matejo mpoosho inapita ,nijo aitabaya idie torbene oudo ,iishayie duok pookin ,ebidol naa ajo garama nemeeta esaa nasotunyeki naduo kuti poosho aman olchampa asotu naduo pookin. Ore siie enkae toki, ore enapata ondaiki naa kisidai oleng amu, eyieu naaa naji naa inap tentoki sidai ashu torbene safi pee imbooyo nyamalitin pookin naidim naaji ataa keyaki iltunganak enyamali epoitoi anya enaduo daa.

Ore naanji nkoitoi naibala nindim aishunyie enaduo daa ino tiatu olchampa, naa keikumok naa naji nena oitoi amu, kengas aaku ore ira oliaremoni ore naji nkoitoi nipik iloto aunisho, ashu iloto aun endaa naa lasima pee iyiolo ajo eshomo naa ena daa netaa kegira aku nemelio dalili emirata kaji alo aiko ,kaji alo ashumie ,kaji aiko metaa kinepu ena daa nkolongi naaji natabaikia emirata. Kaidim naji atejo, ore aloito enya enaduo daa ai ashu aloito naa amir enaduo daa, lasima pee ata laduo kuniyiani amu kaidim naaji atushumie irkuniyiani naidim atushumie orkombe. Neeku ore aata laduo kuniyiani sidain nemeudo naa kaidim atushumie. Ore aata naaji entoki naijo orkompe, naa kaidim naa kaidim naji atareshu endaa matabau enkolong emirata naa keleleku naa naji inakata amu maitoki aitagoliki amu keeku naa naji kaidim atareshu enkolong naji kemiri ashu kenyae.

Ore nai moyiaritin ashu ngwesu nikidim aisumbuai nai enoshikata nai tiatu endaa ino ashu inkesua nai irpaek linono nijo ashum neponu nai ngwesu naijo ndero amu ore nai ndero imaniki nai ore ndero na inatoki duo sinche ishoo enkai neaku keponu na iyie angeliki ira olaremoni kake ireteni natoi iyieu ira iyie olaremoni nireten endaa ino neaku ndero nai nikindim ayaki enyamali na igulunore natoi amu ele Shani lenye na keyieu nipik tetaratibu oleng amu keyaisho na kelelek ijo apik neya ntae pooki ipoitoto anya enaduo daa neaku ore enkae toki akeidim nai kuna kero ayaki moyiaritin amu ore peponu ashu eponu ekenyi nikiyaki emaduo nyamali nikiyaki moyiaritin kumok amu ore ijobalo anya enaduo daa nikiyaki moyiaritin kumok neaku enetipat pimbooyo

Ore nai ntokitin nidim nai atejo nindim atadua piyiolou ajo etobiko eleshamba ashu nindim atipika atua olchamba lino na empolea na empikata empolea ashu aantokitin nai nias pidol ajo indim aiboi ntokitin naitobikoo olchamba lino naa ore reteni lijo lela na ore piyieu nintobiko olchamba lino na empikata empolea melasima pilo ainyangu empolea olduka nilo ainyangu enoshi onkishu ninyangu ilo ake adumu oloshi shala lonkishu nisirisiraki aisirisiraki neoku naore pesha nidapash enchan neaku ore ilo apik oltinga mibelekenya olchamba atur na ore peibelekeny atur kuna kulukuok na etiu ake ana itipika olchani olchamba neaku ore peturu enaduo kulukuoni nepiru na olchamba ningamu ore pipik na ore si enkai toki na indim nidungdung olchamba lino nidungdung neaku ore maragwe enaalo nipik irpaek nipik empooshoi neaku ore pipuku tene ninduraki ene na intobikoo olchamba

Ore naa naji enikoni tenikesuni inkwashen olkokoyok, ekelelek amu ore naa naaji ira iyie olairemoni, ore eninko, tenikes, inaduoo kwashen. lasima itayiolo ake eninko, teninyia ena daa teniun. naa iyiolou oshi erishata naa eo naaji ena kurma, ikomaayie naaji ena daa, ore eninko teniyieu teninkes naa keturi naa ake aakes entonata, niyturu inaduoo nkwashen nisot te wueji nebo, ore ena kata pee isot te wueji nebo metaa ore entonata,e nkwashen, nituturuo naa ake nkwashen tomon duo. matejo akeyie tomon ituturuo te wueji nebo, nisot te katikati olchampa naaji pookin. nimpotubegari, nepiki pookin. ore peepiki pookn osokoni amu ore naa piipik pookin.

Ore mbaa nigilunore olayu naa ore taadii olameyu naa kegol oleng ekimbooroto kake, irreteni taa doi naa eyieu amuu, lasima pee irretena. Amuu ore pee iyieu naa nimbooyo olameyu naa irretena mmeikwetiki ake duoo atonton amuu ore pee mirretena naa ntanyamal nkishu nono. Neeku ore eninko naa irretena ainguraki lchambai naaji tomon, metaa kidip ake obo neipang aajing likae, ore sii enkae naaa enkare lasima pee ing'uraki iturot ootumie enkare.

oree naa ilaramatak naa etayioloitoo inkoitoii pookin amu oree pee kintame olameyu aashu kintame ake iyie enkae nyamali pookin naa iyiolou naa eninko teniinkajaa teniipashare enaaduo nyamali neeku naa ore ene dukuya ore naaji mawaita naaji olameyu netayioloito naa ilaramatak erishata naaji oree taa ena rishata naa olameyu naa keitanyamal iyiok oleng too inkiishu neeku ataa oree inkoitoi neidim ataa ekireten keidim naaji oltungani ataa keinyangu ilchambai oree paa kejii kebau taa ena rishata ake ejitoi ore taa elde apa asshu ele apa taata na keiko aja keeku kelotu olameyu amu kedolitai naake neeku ore eritin naaidim atipik naa keiteru naa aen inkujit apik ilchambai , aalak ilchambai looltunganak peeyiolou inkoitoi naiborie olameyu, ore sii aitoki kewunusho neeku ore pee eunisho iladuo aramatak nepik indaiki inyoo irkomben aoik ometaa ketii ometaa tenelotu oladuo ameyu loitanyamalisho neetai endaa naraposh naidim naajii ataa ketum inkera nenya netum pookin tungani oree sii ereten naa keyioloi sii eneiko tenaa kenenkare na keyioloi eneiko teneiboyoo aa keinyangu iltaankin naa keyiolou naaji eneikaja teneiboyo iladuo nyoo..

Ore naa osiwuo tembolunoto endaa naa kaidim najii nanu atejo keyaki endaa enyamali amu indim naaji ataa ituuno endaa ino tiatua olchamba niun endaa sapuk oleng matejo naaji ituuno ilpaek mawaita duo enkitanyanyukoto enaa naai ilpaek amuu ninyee naa naaji endaa naidim ataa keun pookin ngae nebaiki pookin ngae nindiim aatuno na oree naa naji tenijo alo aun entoki naijo ilpaek naai tiatua olchamba lino neletu oloshi siwuo kake oloshi siwuo taa naaji oidim ataa keidim atigila endaa naa keidiim naa naaji ainyala enaduo daa ino amuu keidim atigila negil olchamba pookin naa oree naa naji ina gilata tenegil ochamba pookin nidol ajo keyakii naa endaa enyamali amu oree naa innakata kegil naa olchamba neidim naaji ataa ore ijo alo aun enaduo ore ijo alo akees enaduo daa inoo eidipaa aatuuro enchoto oolpaek ore naa ijo etabaikia olpaeki enkop neshaa neinepu enaduo shalan naa keinyal naa ilpaek ometa mintooki naa atum endaa sidai oleng nakataa , oree si aitoki oree teneur enaduo daa neidim naaji ataa kedotu amuu imaanikii naaji neur neitabaki enkop naa kutuumokii naa naaji indero atijing olchamba neshipakino naa sinche enyita enaduo daa amu enotito naa endaa netaa keirag ake mekure enyok aistruggle duo oleng neeku ketum ake eiragita.

Ore nai nanu ore nyamalitin naidim atejo keima I lairemok ashu ilaramatak lonkishu terishata niindim atejo kidim nai ataa erishata enkijape na ore eimu ena rishata enkijape na kear endaa near ngujit neaku ore nai pelotu enoshi kijape olapa le opishana na ore pijo aingor na kear nkishu amu lre teneaku menyaita nkishu endaa na netii enkijape netii nai ntokitin naijo ngwashen nemenyor enkijape nidol naa ajo kear ore sinye irnyanya na kear naa inakijape, ore ai aitoki kidimai nelauni enkare tiatua akeyie erishata naje naidol ajo kenyamalu pokira are amu idol naa ajo kenyamalu nkishu nenyamalu ilaramatak amu meeta entoki nintoki aunishore amidol ajo keaku naji inyanalitin nai nona naipirta oloingangi nituesha ina rishata naanyitae neaku nona nyamalitin nanu aidim atejo kayiolo ipirta enatoki.

Ore naa naaji inkibelekenyat naaidim nanu atejo aibung'a nanu eimu eunore, naa indim naaji oltung'ani atuuno irishat naa naaji aidim nanu atejo nanu aibung' amu aidim naaji atejo ore olapa le kwanza ompaka olapa le okuni le onguan teine, naa kaidim atejo kaun naaji ilpaek teina rishata temurau taa naaji nanu naing'ua. Naa ore taa pee iun ina rishata naa ina rishat taa naa matejo enkiti aare nabo ilo aidim aishoo neidipa esiai amu ina kata naa etaa isioki anya naa naji ilpaek linono. Naa ene tipat naa ina rishata naa naaji amu ore pee imbung' naa iyiolou ajo ore erishata naje, netabauwa olameyu, naa ore naa ilo ameyu naa kindim aaki enyamali erishata naje, yani etaa indipa ataa itipika indamunot inono inyamalitin oloing'ang'e. Aa nchere kelotu olameyu tena rishata neaku ore endaa naidim atuuno naa ena wena, wena. Nidolita naa naji ajo enkibelekenyata naa nimbung'a naa indipa atayiolo naa ajo ore naa ena rishata naa matejo olapa naaji le opishana naa keretena iltung'ana eyiolo ajoo ketii enkijape naa entoki naa ena naibung'a pooking'ai eyiolo ajo ore ena rishata keishaa napik ena reten ahu a keifaa paishop ilkaputini amu ketaa elotu oshi enkijape tena rishata, neaku ina toki naaji aidim nanu atejo ayiolo eimu

Aa ore nai entoki naidim atejo na naidim atejo aitamie pii amu keetae na eunoto orpaek nijo aun irpaek nelotu enchan aor olchamba aor akeduo metaa penyo nidol nyoo orpaeki obo tiatua olchamba neaku kadolta ajo emion sapuk tolaremok na ore na ina indim atipika reteni na kegol na amu ijo apik reteni na kegol naa esiai enkai amu niyiolou nimindim si atuuno teshumata oloingangi metaa merta eneim enkare kake indim nai atayiolo eneim enkare niyiolo nkoitoi nindim aibokie ningukie enkae nenyenak aa nchere mijo nai aun ewoji ijo nai aun olchamba naijo nai kejo aaku oloishongishongi ashu nkoshuak oreyieta ijo nai aingoru ewoi na kirag ewoi nakejo enkare airag amu kenap naa enkare nakata irpaek nemut amu ore peshuma naore peshuma ba keimu egira aim ine.

Ekesipa nai ore enkoitoi enkiremore naidim olaremoni oyiolo enkiremore aitobiraki ataa olchamba lenye petum atushuma metaa ketum olchamba lenye eton epir nkulukuok atan aa keun endaa pokki nindim terishata pooki na kidim nai oltungani aaku ore iata ilo shamba lino matejo nai iyata ekai matejo tomoni uni na indim nai ashoo eleshamba lino nidung ore itudungo nidung katitin uni ore itudungo are duo nai enindim atudungo nidung niuni airiamiki olchamba pooki niun nintoki aiduraki ele ore induraki ele nengasa ele aton ero etonita ele na kitadolu ajo kidim atopiro netum nona tokitin nitoki ailepunye olchamba nepiru ore si aitoki indim oltungani ataa iyata olchamba lino nipik enaduo polea onkishu oladuo shamba nilepunye

Ore taa nai nanu eunoto taa nai ara olairemoni ashu aa endaa nai naidim ataa kaun ashu in'daiki nai naidim ataa kaun amu niche naidim olameyu eeh oleng naa kaidim nai atejo ore entoki edukuya naa ilpaek Ore ilpaek nai peetum iltunganak entoki naijo olkiseri naa kidim naa nai inakata iltunganak aikunaja aitoboa olemeyu, keidim nai aima olameyu atobiraki amu eidupore ilapaek toonkoitoi kumok engash aaku kedupre ingishu etum imapeepeeni nenya nai inakata naa ore naibpeenya nena nena mashakwani nepiru ingishu inakata naa kiidim naa nai aida olameyu ore sii aitoki iltunganak in'dim atuuno iladuo paek linono nipik ostore pookin matejo nai ituuno iyekai tikitam nipik ostore pookin eh aisudoo ore naa nai piisudoo inakata naikaja itumoki naa nai inakata ainoto enkurma nirherhenie ingera inonok naa in'dim sii nai ataanyu idim nai atuuno lelo paek netum niidim nijo ainguraa keton eeta elakwa bei ningash apik oladuo kombe nebik tine nebik tine mbaka erishata nitodua ajo nyoo ilepua nei inakata naa inakata taa itumoki aitayu atimira niaku nai kaidim atipika ilapek metaa entoki edukuya nai naidip Ore sii aitoki naa aidim sii naai tuino ilapek ashu mboosho siinai amu ore mboosho piiun nipik atua olkombe nipik atua olkunuyia niaku imirie naa iidim nai ainosa ngera neraposho niaku inatoki naai

Ore nai nanu nku ntokitin nai naidim atejo ibung'aki oleng' te ee peeripi nai ormanyara ashu aa pee iidim nai aitaanyu inkera e taisere naa ore entoki e dukuya naa peepal irmaasai endung'oto orkeek amu ore naa peedung'i irkeek nai edung'i neeku nee ekedung'i ake olchani nepejuni nkuuk, nido ajo keyau naa ina enyamali amu mitokini naa dii aatum enchan. Ore naa olchani naa iyiolo ajo entoki e tipat oleng' tiatua enkishui ee ang' pookin, neeku naa nai ore entoki naijo ina nee entoki e tipat nai ina. Ore sii aitoki entoki tee edukuya ina, ore entoki e are aa iindim nai atejo ee eunoto orkeek, endung'oto atejo ene dukuya neeku ore eniare nee eunoto oorkeek. Ore sii eunoto orkeek nee ene tipat oleng' amu indim naa nai ailepunye ormanyara inakata amu ee ore inakata ee egirai aaun lelo keek naa kidipi aatuuno irkeek neeu enchan, neeu enkijape sidai, nitum dii nye oloip li lishurie oltung'ani enoshi kata irowuaja enkolong' niindim nai anoto enitonie, matejo nai iyata iyatata inoshi tumoritin ee atua aulo ashu entumoritin ormarei iboitata tiatua ang', naa ore nai iyatata nena naa iindim naa nai oltung'ani anoto enipik irmaasai linonok, niboitata pookin ashu ilchoreta dii nye tiang' niboitata pookin. Neeku intokitin nai nena naa naidim atejo ee kiidim nai ailepunye ormanyara ashu aa niibung' nai ai ai aiboi mbaa

Ore naa orgolsila oshi oitasheki enkiremore tekneya na keji duo oshi naa ,keeta naa orgosila aitasheki inaalo esirkali ,matejo duo istasheki enkiremore orministai naa le agriculture naa keeta enaa enkoitoi enchoto enye naa kitasheki naa .Naa ore entoki naaji najo keitasheki, naa kitasheki naa ninye lairemok tenkumoki amu maniki eeta lairemok enyamali tenkop msima aa ining ake duo lairemok ilalamika ajo kituuno endaa nemegirae sirkali aitasheki yiok manoto entoki ,naa ilo kitok lesirkali aaninye naa oitasheki enkiremore ninye okaja ,ninye ekwetikini matejo ayaua sirkali keidim naaji ataa keyau mpoleani naishooyo naaji aisho lairemok pee eidim atudupore pookin ,neidim atudupore emurua pookin ,neisho nedupokore kenya msima telulungata naa idol naaji ajo ina esiai enye .Keidim naaji ayau empeku nayau tiae weji ,neponu aret olosho ,neidim atolimu maana ashu entoki naaji etipat eidim ataasa ina polea neeku idol ajo ore naaji ajo ore ena sirkali naitasheki enkiremore naa kidim naaji atareto toonina oitaoi lairemok.

Ekangas aaku ore Library na ewueji natii mbukui pooki kila enkabila embuku naindim ainotie engeno arashu indim ataa ainoto embuku enkabila embuku niyieu ashu aa iyieu nai engeno naimu embuku naje yani indik ainoto pooki toki niyieu naimi enkisuma eimu enewueji naji Libra na inewueji nai etumieki ore nai technology anoto enakibelekenya ngejuk eimu technologia melasima nai pilo enaduo laibrari indim nai aitumia atua oloingangi neaku inyangu ake bundles inono nijing ormutandao nigelu embuku niyieu nindim aisum tewoi naba ana enitii neaku entoki nabo nai naidom aibelekenya keeidim atipik mbukui pooki oloingangi neaku indik atejo enabuku ayieu niriuni nisuma amu isum ake duo enetii